Koboruunoik chebo mionwogik en nyanyik I know netai konome korestos sogeek en nyanyik I ngonam Israel. Nebo oeng I,konome koletogee tabtook eng nyanyik ak Nebo somok I,konome konundos logoek chekaran kosiiich nyanyat. Koen indisinik KO inome konundos kutuswekab indisinik koeyoton imuch kochengchi kerichek reminder ak kobiit sikoistoenge mionwogichoton

Kiboishen kerichekab tuket keboren kutik ng'onai temindet ing'unon kolee kokonam kutik minutikyik kowendi tuketab kerichek akoib iin kerichek chebokutik ak kobiten, nebo oeng koimuch kusung'ukan imbar temendet ak kosteot kebeberta nekonam iin kutik en minutiet aketukul ak kobele anan nemonoton komuch konam oreek chombo maa ak kobisoten.

Mi minutik chechome mionwogik ii anan koo chechome tiong'ik kou isirek asikomiten minutik alak chemonome kee ak isirek anan mochome isirek ii anan mionwogik alak tugul koo ingeminjin ak minutik alak chon kokimoche kemin kotor kotoreti inguno kobose mionwogichoton anan koo isirek.

Miten tiong'ik kou ing'okenik kwome isirek ak tutunik koik amitwokikwak, ko ng'unon kor yeminse temindet en imbareng'ung akikere ile kokonam iin isirek anan tutuinik imuche iyotu ingokenikuk kobendat en imbar kokorko ome isirechoton koik amitwokikwak ko en oranoton kokastechineun kora iin isirek asimabar minutikuk, ng'andan tinye asenet inee oraniton ng'amun imuch ko kwamda minutik kora ing'okenik iin isirechoton kokorkokenyoru asenet en yoton.

Ingorubke ng'unon imbarenikab temiik ak olekiriben tiong'ikab timiin komuch kobit asenet en ortinwek cheuni, netaa komuche komong tiong'ikab timiin ak kobwa imbarenikab temiik ak kwam minutik, ko en yonitok anyun ko kor konyoru temindet asenet neoo, Nebo oeng ii komuch komong tiong'ikab timiin ak inyokwam tiong'ik chekiribe en Kaa chebo temiik ko kor konyoru temiik asenet en yoton.

Koimutik cheityin minutikyuk en imbar ko isirek, mii tutuik i anan komuch kora kwam eeh tiong'ik chekikibai en kaa, ko elotoretitoi ko en tiongik chekiabai en kaa ko angote ingunon imbar asikobit komoityi minutyukuk, ko en isirek oole kerichek en tuket i okinyobit asimang'em minutikyuk.

Kiagikyuk inguno kou tugak, ngechirek ii ak ngororek ii komii ole kiongotyi ole iburen alak tugul ako amune siangot ii kosimotuyo ak alak chebo kokwet amun ngor ngotuyo ak chebo kokwet komuch konamdagee mionwogik cheterter ,nebo oeng ko obite kila kiagikyuk en wikit asikostoengee kerbesik ,nebo somok ii kootobe kiagikyuk kila kobegu orowek somoguk asikobit komanam mionwogik alak tugul.

Nyanyik ko minutik chetikitikwak komobendi ng'weny mising anan morote ng'ung'unyek kotuyo soiti, ko ngemin nyanyik en imbar ko ingunon ko kor elerobon i konyokobuje robta ng'ung'unyek chetobonu barakiat koboto kotoldoleiwek chekomiten en yoton akobo korurukyi oldakeng'e, ko asenet nenyoru temindet en yon i koyoche kwokwal katoldoleiwek en kila ng'ominse.

Ingiip toltol ngungunyeek ii kotinyei keljiin ne wooh missing en ruratet ab minutiik ,netai ko kesei minutiik chechaang che toor konyorjingei temindet ii kuseuek anan kesutiik chechaang en mbaret nyiin nebo aeng ii kotoor konyoruu kesweek ii anan kesutiik ii chekororon ak nebo somok ii ko en ingemiin en mbar logoek ii kotoor kenyoruu logoek che eecheen ako che kororon chekimuchei ii koaldaaag ngeib kobaa ndonyoo.

Chamke koruchon, amune olong'wong, amune lakok, lekowendi sipitalitab nebo Kabianga koteb siobet elekemet ireyono, tos abun oret ainon tor aitite anyun, oo owo akoi taayuno akakwenake, oo kotoku en yet i, sawasawa kongoi mising song'etu komnye.